Kikonoren gasit ab biogas sikobit kepcheita kwo olin bo chiket asikobit keboisien kilolsen anan kilal asikesoitaen

Sobetab kalyangat kong'eten komingin akoi koet kalyangat kobunu inendet oret neterter kotai koit

Chuchukanetab kawek ak maetab kawek sikobit keib icheket keng'aa en factory noton nekichoben kawek, tesetaa chebiosok komoe kawek sikobit ko kororonekitu.